Tiendo kotoreti bik kot mising neta sikotoret bik tiendo yon miten shereisiek alan ko yomi tiendo keboisien tienoton yon kigure toek kindechin tiendo asikotienon agobwone korak tiendo kotoreti bik koguyo anan konet tukuk alak chemoingen chekibo keny kou ot tienindet nekibore kipchamba eeh konete bik tienwogikyik tukuk chekitam kotesetai eng keny olikinye eeh korak tienwokik kotuitos bik eeh konu kibakenge eng kapchi alan eng kotab chi.

Amune netai sigotinye biik tuguk choton che kiribenge en ureriet noton nebo hoki ko sikoterenge amakikwer ago kora anan konget boriet neo mising ko skloterenge ichek ama bir biik anan amakwer biik eekomoswek cheterter chebo bortanywan ago kora ee ko sikorip bortanywan. Kora bichuton ko sigoripchi kalyet biik choton che chesani ee orerionito bo hoki asingonam boriet koicheget chekerenge en sait age tugul. Kikeyai icheget koik asikarik che ripei agoi kelupan icheget, ko kakosich kora paita icheget.

Kamanutiet noton netai akonebi kamanut kot mising kosikokachi bik kokuiyo kit nikamwa sirutik choton chetililen chekamwaa kamuktaindet kobun pasta anan kibaitiot noton Nebo Jehova ngoyai Kou noton konyoru inendet melekta en kipsengwet akobaibaitun kora kamuktaindet longer bik chik kolasunimendet kot mising akoraa en amdaet komiten ngalek choton cheuwen kot mising ak makuitos bik kochakin kobaten kebaishen kutit noton neter anan kutit noton neikuitos bik Nebo kalenjin konae kot mising akokuiyo

Ole awoldoi beit noton nebo maembe olon katesak bik choton Che ibwon maembe anyon aalda yon Chang maembe ko tuten alik kora yon tuten alik ko nyolu kinde ngwony beit noton nebo maembe asi kotoret kochakta maembe chuton asi mosomisekitun kindein hasara ko kaigai iniibu maembe choton Che tuten ak inyon ialde en beit noton nemi ngwony asi kochakta asi menyoru hasara en kasit noton neyoe ako maembe kora ko momoche kobur kogage nyolu en wikit agenge ko nyolu kokialde tuguk choton Che kokeibu asi iwege kora ial alak

Benkishek choton chebo Kenya kochabei rabishek chemi ng'weny ako cheityin biik tugul en wektaetab rabishek chuto ngobesen chito elibusiek taman kowektoi elibusiek taman ak muut kityo en kenyit agenge kokere biik kobo maana noton kosir yo katabikobeseni rabishek en chito akokere kole soru chito eng' kila ak kila ko keikei kwo inendet akoib rabishek asikolipani kila arawet mara kechopchi kolipan kila arawet siling' bokol muut kityo ko kere biik chechang' koiku rahisi niton en wektaet ako kora kokatoreton en sait nekemokchenigei

Ingonamge bikab kokwet koek kibagenge, anan koek eh bik chekashintos ak kotareti kokwet anan kotareti ke bichoto koterekta aliet noton nebo tukuk chekitemisien chekibo Keny cheuu tukuk choton cheuu mogombet kora akot terekta ketengan bik choto cheba kokwet ih , sikotemchinote imbarenik kwak ak kora komuche kokombuanda terekta inito chebo kokwanoto yekakotemchi kokwanoto kimuche kelubani akonykosibtaen boisiet nyuan kokere kole kasit noton neyae komiten komie akora komekase kotesak rabisiek en haraka

Kiit noto neng'eme olietab tukuk chemokchingei olik ko ngolany barak beit anan nginde barak beitab tukuk chekimoche keal kobososkei biik cheolei tukuchoton ako kora kowendi ng'weny eng' chito neoldoi tukuk makobendi tukukchi konyolu kobos inendet kora beit sikonam kwalda kora kit age kora neng'eme oliet kora ko yon kang'ololjin chito neoldoi tukuk olik komyee ak kora ngotebenen kiit kolenjin olindet tos siling' ata noni konyolu kikaikai inendet konem rabishek manyolu kewoken kelenjin inonono ko beit nekile nyolu kemwoi eng' lukait

Kit netai akoba kamanut kot mising neamuani kit nenyalu kemin en imbar kotiyengei Yami robta neon komanyalu kemin tuguk cheu ngendek ak bandek ndamun bare kora kit age yawon robta komanyalu ketemis akotiengei arawek choton chenyalu ketemis ngunon en olamenye komiten arawek chebo minset akokoraa komanyalu keminso en arawek tugul mi arawek chenyalu kemin bandek mi arawek chenyalu kemin ngendek mi arawek okot koraa chenyalu kemin indisinik kora komanyalu imin kit komamin Kokwenyun

Kit netaineyoe er choronok kongalal ngalekab tangoita ko yan kwan kolochin ichek anan yan kwan komakongolole ichek kobun muswoknotet nebo kasari noton ko simoit komuch kongalal kolechi le korisis konyolu ee kokatkei ichek ak konai oleoiburtoi icheket kot komiten komie en olekomi kot koman kokararan kora ee cheikotijei kou non missing ko biik cho kimiten mrnhet aenge alan kikiboe icheket en menhet aenge komuch kongalal ngalek chechang ak kolrnjinkei bakule komuche noton kongalal koboishen ngalek choton chebo tangoitaa

Amun netai ak netai nebo kamanut missing yon tesetai ngalalet nebo chito en chito ko en kalenjin chechang anan kisigisiek chechang yontesetai ngalalet neu nano komonyolu kotuwek kwondo ana kwonyik ose agot yon ngolole murenik en murenik ago mara miten kwonyik konyoritun ichek missing kiit age kora eh asikonyokorekitun kwanyik ko mikomiten chomchinet en boisiek kwak anan en sikik kwak koboto family nenyin mosichi chomchinet kongalal en tait tab murenik anan kobiisiek maran inendet kouset boyot nenyin komanyalu kongalal inendet ??

Amunei netai sikomachame Chito Kona rabishek en nout ko imuch kobit kit nekemache keyal anan koimuche kobetyo koraa rabishek en oret anan choret ko imuche inei kobaishen oret noton Nebo mpesa kokonoren chepkondok kosir koibot rabishek choton en neunyin anan en makubenyin chetot Korea Asara imuche kobetyo anan kechoren inendetvkoyani inendet kobaishen bank anan Koba kokonor rabishek sikonemu kotuten yayae koraa mungaret Chito koimuche Kabir photocopy rabiyat maoriginal

Kiit netai ako nebo komonut kot missing, koyolu ingen olekiburtoi ak biik cheechen, niwe olemi boisyek anan murenik koi kwondo ko nyolu inai oleiburtoi, kora ng'ot ii murenik ak iwe olemiten choton chebyosok konyolu inai olekiburtoi, en kalenjin ko chebyosok ko icheget cheinete tibikwak olekiburto ak olekiriptogee kora, ak kora tililindab bortanywan, kiit age kora koyob boisiek ak murenik ko inetei kiptoik boisiek olekiburtoi yan kabaa olemii chepyosok, ak kiit age kora konetei olekiburto yon omi ak lagok.

Kit netai ago ne koroom mising eeh kit neng'eme lainit ab olyet noton kobun olik che ole tuguk choton che katem temik, ingwo ngweny beit ab tuguk ko kogochin koimak temindet mokoron kotokoteme kogetyin. Ngwo ng'weny beit noton nebo alet ab tuguk che komin temindet ago kogoboisien rabisiek che chang kimine ak koit kesember, ak koit kebut, ak inyokoalda kora beit nemi ng'weny kogochin inendet koimak ago tot kobakach ine ngalekab temisiet ak konam mung'aret age.

Kit netai asi kobo kamanut mpesa en emet anan emotinwek alak ko mpesa ko ole kigonoren rabisiek kora imuche igonor rabisiek okot kenyisiek taman en lainatab simoit ago motwoe ki kota inemu rabisiekuk kora imuche iboisien mpesa iyokyi chito rabisiek ne mi oleloo kosir yon keiboti rabisiek en eut koui asi koityi chito nemi oleloo mpesa kora komuche kogon lonisiek koityi bik Che seveni rabisiek en mpesa nenyin komuche kotoret rabisiechuto ak kotoreten ge

Kit netai ako neba kamanut kot mising sikocham bik kokonor chepkondok chwak anan rabinik chwak kobaishen ATM ko ATM komatile rabishek chechang ngedepositen anan kewitroweni ATM kora komache kityo kibandet asiyat account ak nambait kit age koraa imuche inemu rabishek en sait nekemachen kosir m shwari eleninde konyalu ikany saishek tibtem ak angwan sikonem gei rabishek ATM koraa kebaishen okot simoit kenemu rabishek ako koraa komaikae gei yangenemu rabishek saishek tuten anan minitishek

Kit netai ago nebo kamanut mising ko ki SACCOS olekikikonoren rapisiek ko kitam ko inegen. Kitom agot koit ATM. Ago kora sigai kou biik en Sakoisiechuton ko kotile rapisiek che chang, ingindo rapisiek account ak inginemu rapisiek en benkit niton bo sako kotile kora rapisiek che chang. Koger biik che chang kole karararan koboisien ATM, noton ko ee, imuche inde rapisiek ago matile. Kora sako ichu komakonu lon kosir ATM. Sigai kou biik en kampunit niton ko kimakogochin lon ee matin oot kesepen rapisiek che chang komagonu kora, kou biik.

Atinye siling sosom ako amache aal tukuk chechang, netai kit nanamen aale eng siling sosom ichu ,aale kibiritit noton nebo siling Mut sinyon abaisyen alalen mat eng kaa, akaal koraa machanik choton chebo siling taman canyon anaisyen andoi chaik asikeye ako lskokyuk ak sikukyuk akae akane, kit ake koraa aibu Kangumu noton nebo siling Mut ,akaibu koraa sweet aeng chombo siling Mut siling Mut, asinyon aropchi lakokyuk chotinye choton aeng, ko kor ko kakobaibaikitn akichek akonai kole mi papa.

Uindo nekikorom missing kingkewole rapisiek chuton chebo kenya kokokiui olekiyumndo rapisiek chekichetai asikewal ak chebo inguni kora kokiyan konam biik koek makoraek kitam kopire photocopy rapisiek choton kogimongubak kopoisien koyolisien kora ago kimakongen biik chechang kole iburtoi rapiandaniton kokigere biik che genz kole nyalu keediten rapisiek chuton asikenyorun ak ichek rapisiek kingewole kora kogiim biik kora bengit noton neo nebo Kenya

Olekiboishoidoi ee olekiyokyoitoi rabishek en mpesa koba chito ake eii iwendi apit notet nebo safaticom en simoingug ak iwe mpesa iwe olekakisir kele send money kotebenin namvsit nemoche iyokchi isir nsmbait ile 07 123456789ak inde oke ak iker ile janyi namvaishek chekesir ak kora isir ile imoche iyokchi silik ata kot ko silik tam ko taman ala kot ko bohol isir silik bokol ,kot ko elibut aenge isir ile elinu ko kot milliyonit isire millyonit isire 1 ak siroishek loo.

HMI kotinye komanut mising en muksognotet HMI initon keboisien industry ak kora kemaneginen eh alan eeh kinomen machinisiek HMI ichuton ko tuguk cheu simoisiek chikiwostoi ak tuguk cheu batonisiek chkichile kegeten machinisiek chuton as8kobois en factory anan agot en simoit anan ko kompyuta ak kora tinye sensait neinitiny kogose kole kaketiny ago kimoche kisipto kwo olda age kigotoret emet HMI initon

HMI ko um skirinit alan um sensait nekose kole koketiny, kiiton kou simoit touch screen chu kiwosto. HIM ini, HHMI kokiboisien biik chechang' ago kikotoret biik kora en industry. Kiboisien kekontrolenen moshinisiek ala keketen moshinisiek ak kemonitorenen kora sistemisiek choton chebo industry. Iboru kole miten um makosa uyan en moshinisiekchoton cheboisien ako kora kosipko mwoun kole miten ogo tot koyaak kit neya, tot kobar biik sisib kekansolen.

Kit netai ako Nebo kamanut kot mising kisome kekonin nafas ingalal ak ingalal ak kambunit kit age koraa koyangagegonin nafas anan yangagegoninongalal ak bik ak kambunit konyalu iwe akimwaa kit nekemakinigei makimwae ngaliat kwagengeagenge akikany isisigei kewalun noton nekaimwa koraa imwaa kitage akikany koraa Kotor kewalun ayikakotwa kwlewalun imwachi kot kotkokainai anan Tomo kora konyalu imwaa akobo tuguk cheikata kambunit kot ko kararan anan Samis

Kit ne tai ago nebo kamanut kot mising ee eng ngalekab imbar ak ngalekab mungaret. Inoboisien rapinik che chang amin tuguk ak aalde en beit nemi ngwony kokawe asara anan mami faida nekosich age tugul. Koyoon abakach kasitab temisiet ak awe kasit age. Chemungarainik choton chebo chenyonkwale en kaa tuguk che korimin koborin kapisa. Indo ngweny beit asibakwalda akichek beit nemi barak. Komanyalu kebar temindet ak inne. Ndamatemindet ko mamiten rapisiek chono, chon siche ee aldoindet en indonyo. Kikoseret temindet saiti innei